Yo itinye lagok chengech cheboishe kokerei skirinit akomi sukul, komakat ipchechi sait nemagat koker skirinit. Amun atkoi ibokokchi lagok kpker skrinit komainoni kosmon ichek. Ara makat kekoch betung'wai ak sait neuyo kamon'g eng sukul kekoch sait agenge.

Tuguuk ab maat chekichapeen amitwagiik che ripee maat ii igere Ile boisheen mwanig missing ago kigolaany aleet ab mwanig akoot alet ab kwongset kora igere Ile kikolaany missing .